Mawoni makwa kana woni wakwa harĩ ũhũthĩri wa macini cia kũmithia irio rĩ, nĩ atĩ macini icio nĩ cia bata na nĩciagĩrĩire gũkorwo igĩthingatwo na nĩgetha ihũthĩrwo, tondũ rĩrĩa ũrakora ona arĩmi kwĩ na arĩmi magĩkoragwo kũrĩa mĩena ĩtiganĩte ĩrĩa ĩtakoragwo na riũa rĩiganu, kana rĩngĩ ndĩkoragwo na riũa rĩkĩrĩ rihiũ wega rĩa gũkorwo rĩkĩũmithia a irio irĩa cio ciendaga gũkĩũmithio na riũa, ta mbembe, mboco, njahĩ, ndengũ, njũgũ, ũguo ũgakora macini cia kũmithia irio nĩ cia bata, na rĩrĩa ciatuĩka ciakũrehwo ũrĩmi-inĩ rĩ, nĩcigũkorwo cigĩteithĩrĩria mũrĩmi kana arĩmi aingĩ gũkorwo makĩhota kũmithia irio ciao na magaciũmithia na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na nĩgetha igakorwo ikĩigwo rĩ, nĩciũmĩte wega na itĩngĩtuĩka cia gũthũka.

Arĩmi arĩa makoragwo na mĩgũnda mĩnene nĩmacemanagia na mathĩna matiganĩte rĩrĩa marĩkia kũgetha irio ciao kana rĩrĩa marĩki kũgetha maciaro ma mĩgũnda yao, na thĩna ũmwe nĩ ũhoro wa mĩigĩre ya irio. Maita maingĩ nĩũkoraga ona mbembe, kana rĩngĩ tuge mboco andũ nĩmagetha mboco nyingĩ na mbembe nyingĩ, ũgakora rĩu nĩhagĩkoragwo na thĩna wa gũkĩũmithia irio icio tondũ noũkore rĩngĩ riũa ti rĩiganu, rĩtiraigana kana ũkore riũa rĩtirakĩara mũno gũkorwo nĩmekũhota gũciũmithia, kana ũkorwo rĩngĩ thĩna ũngĩ nĩ ũhoro wa kũiga kana thitoo cia kũiga irio ici, kũrĩa magũkorwo magĩciga na ikorwo i nginyanĩru. Ona rĩngĩ thĩna ũngĩ andũ magĩcemanagia naguo nĩ ũhoro wa mĩenderie ya indo icio ciao kana magetha mao. Rĩrĩa andũ magetha na njĩra nene, nĩũkoraga nĩmaragĩkorwo na mĩhĩnga ya gĩgĩtwara indo ciao thoko nĩũndũ wa maũndũ matiganĩte ta bara, gũkorwo matirĩ na thoko njiganu ya gũgĩkĩendia indo ciao.

Ũhoro wa kũmenyerera mbeca na maũndũ marĩa mangĩhota mũndũ kũhũthĩra mbeca wega rĩ, nĩmagĩrĩirwo makorwo makĩrorwo mũno na rĩu njĩra imwe cia gũteithĩrĩria andũ, nĩgetha gũgĩkorwo makĩhota gũkorwo nĩmarona mbeca, kana nĩmarahota kũhũthĩra mbeca iria marĩ nacio irĩ nyingĩ kana irĩ nini rĩ, nĩ wa mbere mũndũ ũrĩa ũrakorwo agĩthũkuma kana akĩona mbeca nini rĩ, ĩĩ aah nĩmagĩrĩire gũkorwo magĩtaro ũhoro wa ũigithia mbeca icio, kana ũrĩa mangĩhota gũgĩcigithia kũrĩa thĩiniĩ wa thothaitĩ, kũrĩa bengi-inĩ no na gũkĩigithia harĩ maũndũ marĩa magĩkũragia mbeca ta ũhoro wa mahiũ, ũhoro wa mũgũnda, ũhoro wa gũkĩkorwo magĩkĩigithia na ciama, nĩgetha gũkorwo makĩhota kũmenyerera na gũkorwo nĩ marĩ na ũgĩ wa ũhũthĩri wa mbeca, na rĩrĩa marĩbatara mbeca icio rĩ, marĩkorwo magĩcigĩra kũma kũrĩa makĩigithĩtie, noguo magakorwo marĩ handũ hega ha gũkorwo makĩrĩ na mbeca rĩrĩa macibatara.

Mbica ĩno ndarora nĩ ĩranjokia mĩaka ya thutha, mĩaka ĩrĩa nĩyo ĩtagwo mĩaka ya mũkoroni, na rĩrĩa mũndũ mwerũ kana mũthũngũ agĩtuĩkire wa kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ na mabũrũri ma Africa. Na haha nĩ ndĩrona ũrĩa ciana ciagĩtuĩkaga cia kũheo mawatho nĩ mũthũngũ. Ingĩ igakorwo igĩtũmwo kũrĩa kũrĩa mĩtitũ gũkorwo ikĩngethanĩra na andũ airũ tao, kana arĩa magĩkoragwo makĩrĩ mũgarũ na thirikari ĩyo ya mũthũngũ, tondũ nĩ gwakĩrĩ na arĩa manyitanagĩra nao. Na rĩu ũgakora ona ciana nĩ ciakoragwo igĩtũmwo gũkorwo ikĩrũa na andũ arĩa marangethanĩra na mũthũngũ. Na igakorwo nĩ irakĩrutithio mawĩra marĩa mataagĩrĩire. Igakorwo cia mũndũ mũirũ nĩcio itarathoma na igakorwo irĩa cia mũndũ mwerũ nĩcio irathomithio. Na motungata mangĩ maingĩ magakorwo matiraheagwo mũndũ mũirũ, no mũndũ mwerũ nĩwe wakĩrĩ wa mbere gũkorwo akĩheo motungata macio mothe.

Mbica ĩno haha ĩronania matunda ma mũtĩ wa mĩthabibũ. Na mũtĩ ũyũ maita maingĩ andũ nĩ mahandaga ũrĩ ta ũrĩ wa kũgemia nja ciao kana kũrĩa magĩikaraga. Na gũkĩrĩ arĩa magĩkoraga mĩtĩ ĩno nĩ mamĩhanda no ĩgakorwo ĩkĩruta matunda macio na makaremwo nĩ kũrĩa. Hakwa niĩ mwene matunda maya nĩ ndĩaga wega biũ na gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũma ngorwo ĩtekũrĩa matunda maya. Andũ aingĩ arĩa ngĩceanĩtie nao nĩ makoragwo makiuga matimendete, angĩ magakĩhe itũmi itigaine, ũmwe ngaigu akiuga atĩ me cukari mũingĩ, ũngĩ ũgakora akiuga matunda maya maticamaga wega. No niĩ hakwa nĩ ndĩmarĩaga wega na nĩ matunda mega na mĩthabibũ nĩ ya bata tondũ nĩ matunda na nĩ ũthaka harĩ mĩciĩ. Ũguo ni mĩtĩ yaagĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩhandwo.

Itunda rĩrĩ ndĩrona haha mbica-inĩ rĩtagwo mũthabibũ na itunda rĩrĩ nĩ rĩkũraga mĩtĩ-inĩ ĩyo ya mĩthabibũ, ĩrĩa andũ aingĩ kana andũ amwe makĩhandaga ĩya kũgemia kũrĩa nja kũrĩa magĩikaraga. Na amwe ona makĩhanda mĩtĩ ĩno ona matikoragwo makĩmenya atĩ no ĩrute matunda mangĩrĩo. No matunda maya nĩ makoragwo me mega, he arĩa matakĩmendete na nĩ marĩ itũmi itiganĩte, na he arĩa ta niĩ nĩ ndĩmendete na nĩhotaga kũrĩa wega. Na matunda maya warĩkia gũkĩmatua harĩa mũtĩ-inĩ marĩ meru, no ũthiĩ ũmathambie, na ũkorwo ũkĩoya kahiũ ũtuĩke wa kũmoa wega ta waru. Ũcoke warĩkia kũmoa ũtinanie na gatagatĩ kana maita mana na ũkorwo ũkĩrĩrĩa o kahora. Na ũkĩrĩa ũguo nĩ ũgũkorwo ũkĩmenya atĩ harĩa gatagatĩ nĩ harĩ mbegũ, na nĩ ũgũkorwo ũgĩcitigia, na nĩgetha ndũkarĩe mbegũ. No ũkĩhũthĩre kũhanda kana ũkorwo ũkĩnengera mũndũ ũgũcibatara.

Matunda maya ũrona haha rĩ, nĩ marĩ marĩtwa maingĩ kũringana na gĩcigo kĩrĩa mũndũ akiumĩte. Na ndĩraria ũhoro wa gĩtarũ gĩkĩ kĩa Mount Kenya. No ithuĩ tũgĩciĩtaga mburuti. Na rĩu matunda maya rĩ, nĩ magĩkũragio nĩ andũ matiganĩte, he arĩa magĩkũragia me ma ũrĩmi wa biacara na kwĩ arĩa mangĩkorwo mahandĩte ta mĩciĩ-inĩ nĩ ũndũ wa kũgemia mĩciĩ yao, na harĩ arĩa magĩkũragia nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo makĩrĩa matunda macio. No arĩa magĩkũragia nĩ ũndũ wa kana mũno mũno arĩa magĩkũragia nĩ ũndũ wa gũkĩendia, nĩ makũragia na njĩra nene gũkĩhanda mĩtĩ mĩingĩ na magakorwo makĩgetha matunda maingĩ. Tondũ matunda macio makĩrĩkia kũhandwo nĩ magĩkũra, matuĩka ma kweruha, nĩmekũgethwo makĩ packed, kana magĩkĩrwo kũrĩa tũratathi-inĩ kana tũkatoni-inĩ nĩgetha matwarwo thoko makendio. Harĩa mũrĩmi nĩ egũkorwo akĩona mbeca ciake na arĩa maragĩtuĩka a kwenderio nĩ mekwendia na mone mbia ciao. Ũguo nĩ ũgũkorwo ũkĩandĩka andũ mawĩra matiganĩte.

Mbica ĩno haha nĩ ĩronania mũtĩ wa matunda na nĩ ũrakorwo ũkĩoneka ta ũroma. Na rĩu haha nĩ ũroneka nĩ ta harĩa mũthiainĩ wa mũtĩ ũcio harĩa ũgĩciarĩire. Mũtĩ ũyũ nĩguo wa matunda ma mburuti rĩ nĩ ũroneka nĩ ũkoretwo ũkĩnyitwo nĩ mũrimũ ĩrĩa ĩkĩnyita mĩmera. Na rĩu nĩ ũroneka harĩa matunda-inĩ harĩa ũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria nĩ ũrakorwo ũkĩũma, mahuti makoma na ũgakorwo ona matunda macio nĩ marakorwo makĩhoha. No ũkorwo nĩ mũndü ũkĩunĩte kana rĩngĩ agakĩhuhĩrĩria ndawa ya kũũmithia ria kana mĩmera atekũmenya. Koguo mũtĩ ũcio ũgakorwo ũkĩũma.

Mbica ĩno nĩ ĩronania mũirĩtu na mũtumia no gũkorwo nĩ mũtumia na mũirĩtu wake kana mwana wake. Na rĩu nĩ maroneka nĩ magĩrĩte nguo cia kĩũndũire irĩa ndĩrona rĩngĩ nĩ cia rũgongo rwa bũrũri kana kũrĩa maathai-inĩ. Na ndũrĩre imwe cia kurĩa ta kũrĩa Pokot, arĩa makoragwo magĩgĩkĩra mĩthemba ĩna ya njingiri na rĩngĩ nguo ĩkĩgemetio na mĩgathĩ ĩgemetio na kĩũndũire kana ũndũire wa Maathai. Ona nguo ciao ikĩrĩ na mitumĩre ĩyo. Na nĩ mbica njega ya kuonania andũ makĩrũmbũya kana magĩtuĩka a gwĩkĩrĩra ũndũire wao na nĩgetha ndũgagĩkorwo ũkĩriganĩra kũrĩ njiarwa irĩa ciragĩkorwo cigĩũka.

Rĩrĩa ndona maandĩko maya mandĩkĩtwo Maternity Wing harĩ nyũmba ĩno na ũndũ ũrĩa woka meciria-inĩ makwa nĩ harĩa thibitarĩ, rĩrĩa andũ magĩtuĩka nĩ marathiĩ thibitarĩ na ũgakorwo ũkĩona mandĩko ta maya kana nyũmba ta ĩno. Na ndũkĩagĩrĩirwo gũkĩingĩra hau okorwo ndũkĩrĩ mũtumia kana mũirĩtu ũrĩa wohete nda. Tondũ arĩa makiohete nda nĩo makoragwo magĩbatarwo gũthiĩ hau na nĩgetha maamũkĩre motungata. Na mũndũ ũrĩa ũngĩkĩingĩra hau nĩ ũrĩa ũgĩkoragwo no ũkorwo wĩ ndagĩtarĩ, ũkorwo ũkĩrĩ mũndu ũtwarĩte mũtumis kana mũitĩtu wohete nda. Ũguo andũ aya angĩ matiagĩrĩirwo gũkorwo makĩingĩra kũu, kũu nĩ kwa andũ arĩa mohete nda. Nĩo maagĩrĩirwo gũkorwo magĩtungatĩrwo mwena ũcio.